Anguro en le ma ka ous, to okelo pesa, kendo mano en ber ma japur yudo. Anguro, inyalo us ringe e butcher, to okelo pesa ne ja uso, ma uso e butcherno. Anguro inyalo us nyithinde bende, ne ngát ma dwa chako pith manyien. To okelo pesa ne japitho no be. Aeto anguro be, ogolo nyaka manyiwa ma itiyo godo e puodho. To manyiwa ma itiyogo e puodho no, nyago cham ahinya, kendo okelo ber ne jalno mapuro mapuro katiyo kod manyiwa mar anguro. Anguro bende en le maber, ma ok kwiny, kendo ok chand ngáto.